Mokwongo, anya duok erokamano ne rawere mong'ado e chunye ni odwa timo ohala. Ohala en gima ber kabisa. Nikech ohala en gima ni gi yuto. Ohala nitie ohala matindo kod ohala madongo. To kaka rawera ma pod yuto ne ok ng'eny, inya chako achaka ohala moro matin gi pesa ma ingodo. Ichako achaka ti timo gik moko ma nyaka timne ohala. Ibedo gi gige ni kaka in. Ipango tiji maber. Koro kaluore gi dongruok e wi technology kata ng'eyo mar loso kata timo ohala johala yudo rieko. Ja ohala mar rawera yudo rieko mang'eny mar timo ohala. Sani ng'eyo osemedore mag timo ohala. Ohala matindo gi nyalo bedo maber kendo timo maber malokre madongo. Kuom tiyo gi rieko kata technology mobiro ma sani. Kuom ma anya jiwo rawera moro amora manigi paro mar chako ohala ni ochak achaka ohala. Ohala nigi yuto kendo ohala ber. Ohala miyo rawera timo gige ne kendo oyudo kaka onya konyore. Mabe gole kuom timo gik maricho kaka ketho chik.

Mokuongo nyaka waber chenro ma itimo e oko mar klasgi, nikech chenrogi kuom ndalo mathoth ji oseng'eyo ni ok gin chenro mabeyo kendo jonyuol osekawo gi nigin gik moko ma samoro ginyalo tamo nyathi mondo otim to samoro nyathi nigi duaro to inyalo yudo ni janyuol otame. Koro nyaka wabed gi dwaro mondo ginenre kaka gik mabeyo manyalo konyo, to kendo mae kuom thuolo nyaka ranyisi be nenre kaka ng'ato nyaka wuogi ni an ne atimo chenro ni to sani an kama kama. Koro akwayo sirikal omiyo gibero chenro mag oko mag klasgi nikech kuom thuolo mang'eny ji ose ng'eyo ni girach. To mar ariyo, nyaka koro nyithindo nyis ber mar timo gik machalo kama. Ji osebet gi kia but ndalo mang'eny ka gikia ber mar chiedo ma itimo moko mag klas kendo konyisgi maber bergi, to kuom pacha aparo ni ginyalo loko pachgi., kendo gitim. To mar adek, nyaka watang'negi ranyisi mag jogo mane osekalo e chenro no motimo

Mokwongo to aparo ni en yuto. Nikech gima duong' momiyo jaket mwandu keto mwandu ne kamoro ni moro mwandu neno omedre. To ka jaket mwandu odhi ofwenyo ni e gwenge wa kata Kenya ka, yuto ng'eny kata tin. Kanyo e ma odhi paro e pache. Ka ng'eny to odhi kelo mwandu ne no. Ka tin to ok odhi kelo. To mar ariyo, en chike ma rirkal oketp. Nitie chike moko kaka solo osuru. Choko osuru. Samoro sirkal nyalo kaw osuru mang'eny madhi kaw pesa mang'eny e wi yuto ma jaket mwandu oyudo. Koro ma miyo joket mwandu ok bed gi winjruok maber gi sirkal. Koro ma miyo ok ginya hero kelo mwandu gi e Kenya ka kata e gwenge wa. To mar adek en arita makare. Arita nyaka bed mondo ohala otimre. Koro kamochando arita nyalo bwogo joket mwandu. Nikech arita e gima okwongo. Ka onge arota ohala ok nyal timore. Nikech kuom mae inya yudo ni gik mang'eny nyalo timore ka arita onge. Kuo nya bvedo, negruok kod gik moko maricho.